Ũndũ ũrĩa ingĩruta mũndũ gwĩka ũndũ ta ũyũ wa gũkĩgetha mbembe, ũgĩthiaga ũgagĩtema mabebe maku kuma mũgũnda angĩkorwo nĩikũrĩrĩire. Ũgagĩũka ũgagĩkonora mbembe kuma mabebe-inĩ. Mabebe ũgakĩhe ng'ombe, kana ũgagĩtinangĩria mbũri ciaku na ng'ombe, nacio mbembe ũgagĩkĩra gĩkabu -inĩ kana ũgagĩkĩra ngũnia-inĩ harĩa ũgũgĩcoka ũcikuĩ. Wa kinya mũciĩ nĩ ũgĩthiaga ũgagĩciaga kando, ĩrĩa njũwa na irĩa nyũmũ, nĩgetha irĩa njowa no ũkĩruge gagĩtheri gaku kana ũgagĩcina mbembe, na irĩa nyũmũ ũgakĩiga ikũmbĩ nĩgetha cithiĩ na mbere cikĩũmaga either ũcihũre kana ũcithandũre nĩgetha ũgĩcige makũnia-inĩ, ona no ũgĩthĩe mũtu. Kana ũgagĩciga kwa ihinda, ũtũmĩre ihinda-inĩ rĩngĩ rĩrĩa gũtagagĩkorwo kwĩna mbembe. Koguo ũguo nĩguo niĩ ingĩamba kũruta mũndũ kũgetha ũhoro wa mbembe.

Ũyũ nĩ mũtongoria wa bũrũri wa ũregano na thirikari etagwo Raila Odinga na nĩakĩrĩ kĩama gĩtagwo ODM. Haha ndĩreciria nĩ kampĩini agĩkaga tondũ, ndakĩendaga gũkĩrũgama president kana nĩendaga gũgĩthurwo atuĩke mũtongoria wa bũrũri, na nĩ akĩrũgamĩte na kĩama gĩake kĩa ODM na nĩagĩthiaga o matũra-inĩ mothe o kauntĩ o kauntĩ. Agĩthiĩ akĩheanaga ũrĩa angĩgĩkĩra andũ thirikari-inĩ no ndakĩhotire gũkĩhotana, tondũ ũrĩa wagĩthurirwo agĩtagwo Ruto, na nĩwe mũtongoria thaa ici, wa bũrũri wa Kenya.

Ĩno nĩ ship kana meri ĩrĩa nene, na niĩ ndĩkĩrĩ ndarathimwo kũmĩingira, nonĩngĩkĩigwĩte maũndũ kana ng'ano cigiĩ meri ĩno. Ngakĩigua rĩrĩa ũrakĩenda gũgĩkuithia mĩrigo kuma mabũrũri ma na nja, na ĩgakoro nĩ mĩrigo mĩingĩ no ũgĩkuithiĩ tuge nĩ ta ngari no ũkĩ import kuma na bũrũri wa na nja kũgerera meri-inĩ, no nĩgĩikaraga thikũ nyingĩ mũrigo ũcio ũgĩgakinya, no kĩrĩa andũ makĩendeire gũgĩ transport kana gũkĩ import indo ciao cia mbiacara na meri nĩ raithi na cigagĩkorwo ciĩ safety. O ho nĩngĩiguaga thĩiniĩ wa meri ĩno, nĩgũkĩrĩ hoteri ũndũ mũndũ nginya angĩgĩkoma atĩ ũngĩgĩkorwo ũraikara mweri mũgima ũgĩthiĩ gũtũmĩra njĩra ya meri, ũikaraga kũndũ tarĩ mũciĩ kũndũ kwĩ na hoteri, kũndũ kwĩna nyũmba ya gũgĩkoma ona gũkĩrĩa, na ngakĩona ũndũ ũyũ nĩ mwega na ngerirĩria mũthenya ũmwe nĩ ngaikĩingĩra meri-inĩ ĩno.

Ĩno ndĩreciria nĩ obici ya, ũteithio, kana huduma centa. Andũ nĩndĩrakĩona ah arĩa makĩrabatara ũtungata wa, obici ĩno makĩarĩte raini, na mũndũ agĩkinyĩrĩrwo nĩ aragĩthiĩ kũrĩa andũ aya makoragwo magĩteithĩrĩria, mũndũ, gũkĩiyũria document nĩo customer service na nĩũbatiĩ nĩũgĩtagio details iria ũgĩbatiĩ gũgĩkorwo nacio na magagũteithia gũkĩiũria, na ũgaĩbuata mũtaratara ũrĩa ũgũtarĩrio gũgĩka.

Kĩrĩa gĩũkaga meciria inĩ makwa rĩrĩa ndakĩona ciana ta ici cia cukuru wa mũthingi cigĩthoma na mũtambo wa ndinjito nĩguo tablet nĩ ndirikanaga mũgathe ũhuru Kenyatta ũrĩa wakĩrĩ mũnene wa bũrũri kana mũtongoria wa bũrũri wa Kenya, nĩwe waumire na ũhoro ũyũ wa cibici kana gĩthomo gĩkĩ gĩa cibici na akĩrĩra na akĩhe ciana ĩrĩa ciakĩrĩ mũthingi, acukuru wa mũthingi tablet irĩa marĩgĩtũmĩraga gũthoma kompiuta. Ogagĩkora mwana ta ũyũ ũkĩringithania na hau gabere mwana akĩrĩkia kĩrathi gĩa kanana nĩ arauma na ũgĩ wa kompiuta akauma na ũgĩ wa coding marĩa maragĩtũmĩka gũkũ nja mawĩra -inĩ tondũ gũtikĩrĩ mawĩra marakĩrutwo aah gũkũ nja mataragĩtũmĩra kompiuta. Koguo ngona mũtongoria ũyũ nĩ onete gabere na nĩendegĩra ciana kana mbeũ ĩno nini maũndũ mega.

Ici nĩ obici cia Safaricom irĩa customer care magĩkoragwo kũrĩa ũngĩgĩkorwo na thĩna wothe kana ũngĩbatara ũtungata wa kambuni ya Safaricom nĩguo hihi raini yaku ya Safaricom kana maũndũ ma Mpesa ona angĩkorwo ũkĩrĩ mbiacara inĩ nanĩ ũragĩtũmĩra agenti ya Safaricom .Ũngĩgĩbatara ũteithio wothe gũkũ nĩkuo mũndũ agĩũkaga na ũgagĩkora andũ aya makĩheanaga ũtungata magagĩgũteithĩrĩria ũrĩa ũgũkĩambĩrĩria kana harĩa ũgũgĩbatiĩ gũgĩthiĩ. Kũringana na ũndũ ũrĩa ũrakĩenda kana ũtungata ũrĩa ũrakĩenda thĩiniĩ wa obici ĩno.

Kũringana na obici na mbica-inĩ ĩno ũyũ nĩ mũtongoria wa bũrũri wa Kenya, makĩrĩ na mũnene wa IEBC nĩo kĩ kĩ rũhonge rũrĩa rũrũgamagĩrĩra rũrũgamagĩrĩra ithurano, na haha ndĩreciria nĩ hĩndĩ ĩrĩa mũtongoria wa bũrũri ruto, aheagwo certificate kana iratathi rĩa gũkĩonania nĩwe watongoria na nĩwe wacinda kumana na ithurano, na gũkũ nĩ Bomas of Kenya kũrĩa magĩthire gũgĩtangathĩra na nĩarakĩoneka akenete mũno nĩ tondũ nĩakĩhotire ũrĩa wa kĩmũbingaga nĩwe Raila Omolo Odinga, na, kuma hĩndĩ ĩo nĩguo akĩapishagwo agĩtuweka president nginya ũmũthĩ ũyũ nowe ũkĩrĩ mũtongoria wa bũrũri, wa Kenya.

Kũringana na mbica ĩno gũkũ nĩ ndĩrakĩona tarĩ mũcemanio kwĩna kĩũngano na ngagĩciria nĩ conference ya mũthemba burani andũ magĩcemanĩtiĩ gũkũ, kũrĩa mũgĩthiaga hihi mũgagĩtarĩrio kĩria mũgũgĩcemanĩirie, na nĩgetha wĩingĩre gũkũ nĩũgĩkoragwo, nĩũheagwo kandi, kana mbanji yagũkĩonania nĩ ũragĩũka kana wĩ memba wa kũu, kana nĩwĩtĩkĩrĩtio kũingĩrio kũu na gũgĩkoragwo na atongoria magĩkoragwo maikarĩte hau mbere. Arĩa magũgĩkorwo makĩmũtarĩria aah ũrĩa mũgũgĩkorwo mũgĩka kana rĩngĩ nĩ training mũgagĩtarĩrio ũrĩa mũbatiĩ gũgĩka.

Ũyũ nĩ bundi ũrĩa wagũgĩcinĩrĩra, nĩwe wĩtagwo wa welding, na kĩndũ kĩrĩa ũgĩbataranĩtiĩ gũkorwo nakĩo rĩrĩa ũrakĩruta wĩra ũyũ wa gũcinĩrĩra. Nĩ thitima tondũ thitima nonginya ũgĩkorwo nayo, na ũngĩgĩkorwo ndũrĩ area citarĩ na thitima no ũkĩgũre generator oho, ta mũcinĩrĩri nĩ ũbatiĩ gwĩkĩra macicio ma ngũngũ marĩa magĩkĩragwo maitho -inĩ makũrigicĩ makĩrigĩrĩria mwaki ndũgakĩingere maitho -inĩ maku. Oho nĩũgĩbatiĩ gwĩkĩra gloves moko nĩgetha ndũgakĩhĩe tondũ rĩrĩa ũragĩcinĩrĩra nĩgũkoragwo na thandĩ cia mwaki irĩa cikiumaga ũgagĩkora mũndũ ta ũyũ nĩ agĩbatiĩ gũgĩkĩra ona apron ĩgũgĩteithĩrĩria nguo yaku ndĩgakĩhĩe kana ndĩgagĩcinwo nĩ mwaki na andũ taya nĩ magĩkoragwo magĩcinĩrĩra kũndũ gũtakĩrĩ kũhinganie kana kũndũ open, nĩgetha magakĩrigĩrĩria mogwati mothe mangiumana mothe mangiumana na mwaki -inĩ ũyũ.